Mae en math ma jii ohero madho sama giyweyo kata bang' chiemo. Kendo jomoko bo nigi yie ni ka mine okonyore to gimadho ma konyogi e luoko ich

Kopogore gi ma, wanyalo tiyo gi yien ekendo mondo watedi kata wanyalo kawo makaa waketo e jiko to watedo. Jok moko betiyo gi sitima mondo mii oti gilony manyasani etedo. Kopogore gi mano, wanyalo tiyo gi moo miluongo ni mafuta kendo waolo e gimiluongo ni stov to bende wanyalo mana tedo kawayudo mach kuondego.

Gik man kod nengo kae gin teyni maji lielgo, chumbe mitenogo kuonde motur,® picha migoyo ng'ato mondo onee kama hinyruokne obedo kendo nitiere jolony matiyo gi gik mag lony mondo ong'ee go hinyruok mantiere kuom dhano kendo gimanyo yore mar losogo hinyruok mobedono.

Gima biro epacha kaneno gini, en gigo mabeyo mayudore e pinywa mar Kenya, mayuayo jogo mopogore opogore mabiro timo limbe kaneno gik mabecho mawan go. Achiel kuom gik mabecho mawan go gin kaka gode, aore, kuonde mikane lee kendo jogi biro, ne ka sama gibiro neno mwandu mawan godogi, gikelonua pesa makonyowa eyore mopogore opogore, kendo jogewa mang'eny yudo tich kaluwore ni sama itayogi kuondegi, nyaka gibed gi jok matayogi.